Andũ aya mekuoneka meroreire mũndũ ũyũ ũroneka tarĩ kũmandĩka aramandĩka, either marĩtwa kana wandĩkithania wa kĩndũ fulani, na o magakĩoneka marorete na kinyi o mũndũ o mũndũ akĩenda kũmenya ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere na magakĩoneka othe mũndũ anyitĩte thimũ ya gũoko, either magĩkorwo hihi harĩ wandĩkithia ũragĩthiĩ na mbere wa ũtungata wa mũingĩ.

Njĩra ĩno ya ũgendi wa mwĩingĩ, ya mũgithi, yarehirwo nĩ thirikari, ĩrĩ njĩra ĩmwe ya gũkinyanĩria ũtungata wa ũgendi, nagwo nĩ mũgithi ũrĩa wĩ nagĩkĩro kĩa werũ rĩu thikũ ici, nagwo mũndũ akĩoyaga thimũ yake, kana ũgagĩthiĩ kompu ũgagĩthiĩ komputa-inĩ, ũgagĩkorwo wĩkĩrĩte mbeca thimũ - inĩ yaku, ũgathiĩ ũgakĩrora thambarĩ yaku kũriĩ urenda gũthiĩ, no ũgagĩkorwo ũkĩandĩkithia ha, na kũringana na marĩtwa maku na gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri, ũgagĩkĩrĩha mbeca icio, nagwo ũgagĩoka ũgakĩheyo namba furani ĩria ũgagĩcoka ũthiĩ nayo, ũthiĩ nayo, citatoninĩ ya mũgithi, kuria ũgathiĩ ũhote gũkorwo rĩu ũgĩthiĩ ũrĩu rĩthiti, ĩria ũgagĩkorwo ũgĩtũmira harĩ ũgendi.

Airĩtu aya na anake aya makũoneka mekĩrite matonyo marĩa mekĩragwo nĩ agikuyu, magongona-inĩ mao either ma uhĩki, ma ũthoni kana ona ĩrũa. Rĩu nĩ matonyo matakoretwo makĩoneka mũno thĩkũ-inĩ icĩ na andũ nĩmarakĩmekira gũkĩonania ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkenĩa andũ na kũmonĩa ũnduĩre wao na kũrĩa andũ makĩũmire.

Kũhe ciana irio, kana arĩa matehotete nĩũkoragwo na bata ũ mũtũrĩreinĩ na ũndũire-inĩ wa ũgĩkũyũ, nĩgũkorwo nĩũteithagia mũno kũrehe andũ hamwe na kuonania wendo makĩria ya ma hĩndĩ ya mambura, kana hĩndĩ ĩrĩa ciana icio cibatairio, nĩ gũkorwo cikĩonio wendo ũcio, ningĩ ũndũ ũyũ no mwega tondũ nĩũtũmaga ciana icio ciigue ciendetwo na ũgaciteithia na gũcionia bata wa mũtũrĩre, nĩgetha ciana icio ikahota gũthiĩ nginya ta thukuru, kana ona ikahota kuoneka, ta ciĩtĩkĩrĩkĩte kũrĩ mũingĩ ũrĩa ũngĩ ota ci ciana iria cia andũ arĩa angĩ.

Gũthambia ĩndo ĩria cĩarerwo ni ũndũ ũmwe ũri bata mũno, nĩ gukorwo nĩ ũteĩthagia kurehe ũtherũ harĩ mĩĩkarire ya andũ, na ugagĩteĩthia harĩ kunyĩhia mĩrimu ĩria ĩngĩkorwo ĩkĩrehwo nĩ giko. Nĩngi ona gwithamba moko, nĩ ũndũ ũmwe ũkoragwo wĩ mwega, nĩ tondũ nĩ ũteĩthagia kunyĩhia mĩrimũ harĩ mĩĩkarire ya andũ na ũtambia wa mĩrimu ta ĩria ĩngĩkorwo hihi ĩgĩkũitwo nĩ moko mena gĩko.

Ngari ici cia ũkui wa mũingĩ, iria cikĩũĩkaine nĩ andũ aingĩ ta mbathi, nĩ ngari igĩkoragwo igĩtũmĩka mataũni-inĩ, nĩ ũndũ wa ũkui wa mũingĩ kuma itũra rĩmwe nginya rĩrĩa rĩngĩ, nacio nĩ ngari igĩkoragwo cigemetio o ũũ wega. Kũringana na ũrĩa ngari ĩkĩgemetio, ĩgakorwo noguo ĩna ũgucĩrĩria mũnene harĩ andũ arĩa makĩmĩtũmagĩra harĩ ũgendi.

Mũtumia ũyũ arakĩruga na nyũngũ ya ũgĩkũyũ na riiko rĩa rĩũmba nako kana gagakĩoneka gagĩthaka o hau hakuhĩ nake, nake mũtumia ũyũ agakĩoneka no gũgĩkoroga aragĩkoroga irio, na gũgakĩoneka tarĩ hĩndĩ aragĩtayaricira ciana ciake irio cia kũrĩa.

Wĩandĩkithia wa andũ kana mathomo ma andũ, nĩ ũndũ ũgĩkoragũo ũkĩtwarithio na mbere nĩ thirikari, kana ona ikundi citarĩ cia gĩ-thirikari, ũrongoreirie gũteithia rũrĩrĩ. Naguo andũ arĩa magĩthomete kana andũ arĩa makĩrĩ na ũmenyo wa ũndũ ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere kana ũrĩa ũrabatara kũĩandĩkithanio, kana gũthomithio mũingĩ, nĩmagĩoragũo mahetwo metha cia haria mbere, nĩgetha magagikorũo magĩũka na magatabarĩra mĩbango ĩyo na magakorũo makĩonia andũ, ũrĩa magũĩka. Nao kungĩkorũo kũrĩ na kũrĩ na bata wa kũĩandĩkithia andũ nĩmokaga na makonio ũrĩa makũandĩka na ũrĩa makũĩandĩkithia thĩiniĩ wa itũra rĩu, kana thĩiniĩ wa rũrĩrĩ

Atumia aya marakĩoneka magĩkĩruta mbeca, kana ta andũ marĩ handũ macokanĩrĩire, handũ marakĩoneka ũmwe nĩwe ũrakĩ, ũkĩhetwo wĩra wa kũmandĩka marĩtwa, kana kũmatarĩríia nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere. Gũgakĩoneka mbeca cigĩrĩirwo metha-inĩ, nao atumia makĩrũthĩrĩirie o ũũ wega, nĩgetha magĩtarĩrio kana makĩmenye ũrĩa ithabu rĩragĩkwo.

Ũrĩmi nĩ ũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno, harĩ bũrũri wa mũgĩkũyũ nĩ gũkorwo nĩ ũgĩteithagia mũno harĩ gũteithia irio iria ikũrĩywo nĩ andũ, kana ona ĩkũheywo mahiũ ma mũgĩkũyũ, kana ona irio iria cigũkorwo ikĩheo ciana cia mũgĩkũyũ. Ningĩ ũrĩmi nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata nĩ gũkorwo nĩ wonanagia kĩo kĩa mũciĩ ũcio kana kĩo kĩa rũrĩrĩ, nĩgũkorwo kũngĩgĩkorwo mũgũnda ũrĩ ng'ũndũ ũtarĩmĩtwo nĩ kwonanagia atĩ rũrĩrĩ rũu kana itũũra rĩu kana ona mbarĩ ĩyo nĩ ngũta, nagwo gũgagĩkorwo gũkĩonekete atĩ arĩa marakĩrĩma tarĩ kũo mũciĩ ĩrĩa mĩega kana rũrĩrĩ rũrĩa rwega, kana rũruka rũrĩa rwega.

Ũkinyanĩria wa mbeca na njĩra ya thimũ, nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩteithia rũrĩrĩ mũno, either harĩ gũtũma mbeca, kana ona harĩ kũtũmĩrwo mbeca ta icio, angĩgĩkorwo mũndũ agĩthiĩ gũgĩtũma mbeca, agĩthiaga na mbeca icio agagĩcineana nduka-inĩ ĩyo ĩrĩa yũĩkaine ta ya M-pesa, nake agagĩkĩrĩrwo thimũ-inĩ yake, nake agagĩtũma kũrĩa agũkĩenda gũgĩtũma, kũrĩngana na ũtungata ũrĩa arakĩenda kũhingia. Ningĩ mbeca angĩkorwo nĩ gũgĩtũmĩrwo agĩtũmĩirwo, athiaga nduka-inĩ oro ĩyo na kĩbandĩ gĩake gĩa bũrũri, agakĩonania, na agakĩhihinya namba irĩa ye mwenyewe ĩrĩ thiri yake thimũ-inĩ yake, na mbeca irĩa agũgĩtũmĩirwo agagĩkorwo agĩkĩnengerwo kuma nduka-inĩ ĩyo na agagĩthiĩ gũkĩhingia mabata make.

Nyanya igethagwo cigekĩrwo kirĩti-inĩ, nacio ikĩgethagwo nĩ andũ aingĩ nĩ gũkorwo mũgũnda ũmwe nĩ ũgĩkoragwo ũciarĩte matunda maingĩ, nĩ gũkorwo andũ mahandaga mĩgũnda mĩnene mĩnene tondũ nĩ ikĩri nacio nĩigĩkĩendekete nĩ andũ aingĩ a mĩkawa kana ona makambuni marĩa magĩthondekaga nyamũ cia gũitĩrĩria irio tofauti tofauti ta mĩgate, kana cocĩnji, kana matumbĩ. Nacio nyanya nĩ igĩkoragwo na thũgũrĩ mwega mũno tondũ mĩciĩ mĩingĩ nĩ citũmagĩra na nĩkio wonaga cikĩhandwo mĩgũnda-inĩ mĩnene na igakorwo ikĩgethwo nĩ andũ aingĩ cigĩkĩragwo kirĩti-inĩ.

Itunda rĩa nyanya kana mboga ya nyanya nĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkenda ũbacĩrĩri mũingĩ nĩgĩkĩragwo mathandũkũ-inĩ rĩrĩa kĩratwarwo thũgũrĩ namo mathandũkũ maya magagĩbangwo wega nĩgetha matigagĩkorwo makĩhihinyana kana gĩkĩmotoka tondũ nĩ kĩndũ gĩtekwenfa kũhihinywo gĩtikamotoke gĩtigagĩye thũgũrĩ wakĩo thĩinĩ wa wendia kana kĩreme kũrĩka nĩ gũkorwo nyanya nĩ itunda rĩmwe rĩ hũthũ na ti rĩũmĩrĩru ũndũ rĩngĩkorwo rĩgĩkomerwo nĩ matunda mangĩ maingĩ kana kũrangwo igũrũ kana kũigĩrĩrwo indo ingĩ nditũ.

Cuma ici cioyagwo nĩ getha mũndũ agĩkorwo agĩgĩthondeka mwĩrĩ, kana gũkĩnogoka, kana ũgagĩkorwo kũrĩ andũ magĩcioyaga nĩ ũndũ wa mĩthako tofauti tofauti tofauti ĩrĩa yũkĩte ya kĩrĩu. Nakuo ũrĩ gũkinya gũkũ rita rĩa mbere no mũhaka wethe mũtarani nĩgetha agĩgũtarĩrie ũrĩa ũgũkĩoya cuma ici, na kana macini ici ũrĩa ũgũgĩcitũmĩra ndũgagĩkorwo ũgĩgĩthũkia mwĩrĩ waku.

Ũkomereria wa mĩmera na njĩra ĩno, nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega, nagwo mũndũ agĩthiaga ũgakĩgũra mathandũkũ maya ũgagĩũka ũgagĩkĩra tĩri mwega ũgĩtukanĩtie na gathumu kega, na angĩkorwo nĩ ũgũĩkĩra kĩndũ gĩtagwo mborera no ũgĩkĩre nĩgetha mũmera ũcio ũgagĩkorwo ũgĩthundũka wega. Warĩkia gwĩkĩra tĩri ũcio ũkahe maaĩ manini, wahe maaĩ manini ningĩ ũgacoka ũkoya mbegũ cia mũmera ũrĩa ũrenda gũkomereria, ũgagĩkorwo ũgĩkĩra tu mathandũkũ-inĩ macio either kamwe kamwe kana twĩrĩ twĩrĩ, na rĩu ningĩ ũgacoka ũgakĩoya mathandũkũ macio maku wega kahora, ũgakĩmabanga kũringana na ũrĩa ũrakĩenda mĩmera yaku ĩkamera, handũ hega hena ũtheri, na handũ hega hatarĩ na riũa mũno no hena kĩgunyi.

Thimũ cia moko nĩ igĩkoragwo na maũndũ maingĩ. Na nĩ ikoragwo na ũtungata wa nginyagĩa maũndũ ma mbeca, tũ kũheyo tu kana kũruta na gũtũma mbeca no nĩ ĩndĩ nĩ ĩgĩkoragwo ngina na ng'ombo na kambuni tofauti, tofauti, ta rĩu kambuni ĩno ĩgwĩtwo Tala nĩ ĩheyanaga mũkombo na niĩ ndanoya mũkombo gwa Tala na ngagicokia ona gũtuika nĩ ũgĩcokagio na maciaro.

Ũhoro wa ũrĩmi nĩ ũhoro ũkoragwo ũrĩ mwega, nĩ gũkorwo irio cikũraga na njĩra ĩno, na andũ aingĩ merĩmagĩra irio ciao nĩ getha mũndũ agakĩona irio cia kũrĩa na ũgakĩeherera thũgũrĩ ũrĩa ũkoragwo wĩ mũnene wa kũgũra irio. Ningĩ wĩkũrĩirie irio ciaku, nĩ ũcikũragia weega ũtagwĩkĩra indo nyiingĩ, nĩ getha ũgakĩeherera mĩrimũ ĩrĩa yũkĩte ya kĩrĩu ta mũrimũ wa Kanca nĩ gũkorwo atĩ, irio ciaku ũgũcirĩma wega ũmenyereire na ũrĩme na thumu wega ĩrĩa na njĩra ya kĩmonimoni ĩtagwo organic farming.

Rĩrĩa mbura yakiura, maĩ nĩ magĩkoragwo magĩtherera marĩ maingĩ ngina mabarabara-inĩ, na nĩ ũru mũno gũkorwo ũkĩgeria gũkĩrĩra kũrĩa maĩ maya magĩthererete kũrĩa kwĩna ũingĩ wa maĩ na wĩihũro wamo, nĩ gũkorwo no marehe gĩkuo kana ona gũte indo ciaku kũguo rĩrĩa ũkuona barabara cihũrĩte maĩ, kana nyũmba ciaku ndũkageria gũkĩrĩra hau kana gũthaka na maĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mũihũro, nĩ gũkorwo kĩu nĩ gĩkuo gĩkũroreirie maitho.

Ng'ombe ici nĩ hĩndĩ irauma rũru nakuo nĩ irakĩoneka cirĩ ng'ombe cikũhuria rũkũngũ mũno, nĩ gukorwo bara ĩno ĩroneka ta gũterĩga kuura itũra rĩrĩ. Na kuo wakĩrora gũkũ mĩena-inĩ gũgagĩkorwo ona gũtirĩ nyeki, ũguo ni kũroneka ta kũndũ gũkoretwo kwarĩte.

ĩkuoneka arĩ handũ hega ha gũkorwo mũndũ a gĩthomera, kana a kĩrutĩra maũndũ make ma obici, kana mawĩra makonaĩnie na ũhoro ũkonainĩe na maũndũ ma gĩthomo, naho nĩhekuoneka ta mũrũtwo ũyo egũkorwo arĩ mũkristiano tondũ nĩhekuoneka bible, na hakoneka mabũkũ ma longhorn, ningĩ nĩmũrutwo ũroneka nĩebangĩte, nĩgũkorwo enangina printer yake, yagũkorwo agĩpurinti kana hihi agĩka maũndũ marĩa aragĩbatarĩkania.

Angĩ gĩkorwo mũndũ ndekũhota gũkorwo agithiĩ wega, nĩ endaga agateithĩrĩrio, ũkamũnyitĩrĩra ona kana ũkamwethera kũndũ angĩkorwo akĩnyitĩrĩra, na ũgakorwo wĩna ũkirĩrĩria mũno nĩ gũkorwo rĩngĩ na rĩngĩ ahota gũkorwo akĩigua ruo kana gũgakorwo marũngo make matirahota gũkorwo makĩhanda ũrĩa mabataire.

Mĩthako ya ciana nini nĩ ikoragwo ĩrĩ mĩthemba mĩthemba, ĩgakorwo nĩ kũrĩ ya kũnyũrũrũka, nĩ gũkũrĩ ya kũhamba kũndũ kathĩ-inĩ na nĩgũkĩrĩ ya gũgĩcuha. Nacio ciana nĩigĩkenagĩra mĩthako-inĩ ĩno, na ikenda mũno kũrĩa mĩthako ĩno ĩkoragwo, na kũrĩ kũmwe kũrĩa ũngĩmĩkora mĩthako ĩno nĩ macukuru, mathibitarĩ kana kũrĩa ciana itigagwo nĩ aciari ao, rĩrĩa marĩ ikeno-inĩ kana rĩrĩa mathire kũndũ wĩra, nayo mĩthako ĩno kaingĩ nĩ ĩkoragwo ĩgemetio na marangi tofauti tofauti, nĩ gũkorwo marangi nĩ mendetwo mũno nĩ ciana, na nĩgetha ciana igagĩkorwo igĩkĩigua wega, na igagĩkorwo igĩkĩenda kũndũ gwa gũthakĩra.

ũthii wa na mbere nĩ ũrehete mĩthako ĩtiganĩte ĩtiganĩte ya ciana, nayo ciana cigakorwo cikĩgũrĩrwo indo ithiĩte kuhana ota thimu ona kana ota kompyuta iria ina mĩthako ĩtiganĩte ĩtiganĩte ĩrĩa ĩkenagia ciana mũno nĩgũkorwo nĩ ĩkoragwo igĩcikũria hakiri na ciana cigagĩkorwo cigĩkĩigua wega na igagĩkorwo igĩkiona nacio ta ire na kompyuta yacio ĩrĩa cigũtũmĩra nĩgetha igagĩkorwo igĩthaka.

Ibuku rĩgwĩtwo ũgĩ wa mbeca kana nĩ guo ĩtagwo na gĩthungũ psycology of money nĩ ibuku nyendete mũno, nĩ ibuku rikoragwo rĩrĩega nĩ gũkorwo nĩ rĩteithagia mũndũ harĩ kũmenya ũrĩa abatiĩ gũkorwo agĩka na mbeca ciake, na ũrĩa angika ni getha mbeca icio cituke cia gũciarana, na ũrĩa mũndũ ũcio abatiĩ gũkorwo agika, nĩgetha agĩtuĩke mũndũ wa gwiteithia maicainĩ na mbeca,

Mũingĩ wa bũrũri kana mũingĩ o wa itabarĩra o rĩothe ũngĩigua ta wakĩhinyĩrĩrio kana ta wĩna mateta ũkwenda , ũkwenda kũmenyithia arĩa mamatongoragia nĩ ũthiaga maandamano namo maandamano maya nĩ magĩkoragwo maũndũ maingĩ na ũngĩrora maandamano nĩ makoragwo nginya na ahũri a mbica kana andĩki a mohoro naguo maandamano maya marĩ maũndũ maingĩ na mũingĩ ũkoragwo ũkĩgera kwĩyaria kana gikundi kĩrĩa kĩraigua ta kĩhinyĩrĩirio.